Ore taata embaye naloito dukuya tene naa keetae iltung'anak oare ore ena tomononi wele lee nibung'ita enkardasi arashu title deed ore ena title deed nore teng'eno ai ore taata tenewueji naa keetae olturrur le comprime nore taata ele turrur naa oloitasheki esiai emirare omploti olchambai towojitin napaasha ore etiu nejia indim taata oltung'ani ashomo enewueji naa e prime nitumoki ashomo atodua ewoji niyieunyie iyie orchamba arashu emplot ino nilo naa dukuya nikilikini imbaa pookin niyieu niyiolou oropiyiani nae nanare nilo alak naa pilo atum ena ploti ino arashu olchamba lino ore etiu nejia ore tenindip nekinchori taata title deed ino enaa enidolta tenewueji.

Kore taata embai nalotuu ndamunot ainen tanadol ana kajiado North sub-county headquaters, naa ore ena naa headquaters naapuo naa aret naa ltung'anak leinia sub-county arashu le county e kajiado ninye telulung'ata, oree etuu neja kore kuna headquaters naa ilo atum mbaa napaasa arashu ilo atum retot napaasha, kore nedukuya kelo ana headquaters kelo ana headquaters arashu ena sub-county aloo aret ltung'anak meinotoo nkardasini noshi naijoo noo licence nabolie naa biasharani enye ,kore aitoki naa kelo anaa sub-county alo aret ltung'anak awud ntokitin naijo nkariak, neiteru siai enkiremore kore aitoki kore ana sub-county headquaters naa ninche oshii nayelou neiko tenepuoi adumu naa kuna taxes e county, kore aitoki oree taa anaa headquaters naa kepuo naa aret ltung'anak aitai arashuu aitobir lbarbarani neitobiri sokonini napashpaasha naa te county.

Ore taata account naijio ene paypal teniata oltung'ani nentoki sidai oleng amu ore taata ena account tenilo abol nailo abol naaji anaa ine matumisi ino ake arashu ene matumisi e biashara ino ore etiu nejia itumoki naaji oltung'ani ashomo atushuma iropiyiani inonok tena account naa indim naaji indolai inonok indim aibelekenya iropiani inonok naaji enaa tenakata ine kenya peeku indolai paitumoki atushuma tenewueji naa keetae naaji keidim naaji nana ropiyiani ireti onana ropiyiani inonok ailepa naa tenitumoki atushuma tenewueji amu ine indolai naa.

Wore taata embaye naloito dukuya tene wueji naa esiai naipirta naa enkisuma arashu elotunoto enkisuma edigitol aa technology. Wore taata embaye naloito dukuya naa wore kuna kera kekira aitumia imashinini naapaasha tesiai naa enye enkisuma tesukuul. Wore etiu nejia wore taata kuna masaa inyiakaki naa atum, naa kekira ailepunyie esiai enkisuma oleng' tolosho amu etaa kiindim inkera naa aitayu projects naapaasha, eimu naa kuna mashinini. Wore sii aitoki, kiindim inkera taata aidipa isiatin enye tesiokunoto netum eretoto naa te internet. Wore taata aitoki taata esidano ekuna mashinini, neeta kiindim inkera naa aatas arashu ainoto isiatin te pokin kata, amu etaa taata wore etii inkera inkangitie, naa keidim ake ainoto kidimi airriwaki isiatin metaasa etii inkangitie, naimu kuna mashinini.

Wore taata embaye naloito dukuya tene

Ore taata ena baye nenetipat oleng' amu ore taata enaa enidolta tene naa keetae kuna kera natii sukuul ore etii kuna kera sukuul kegira taata aitumia imasaa e technology arashu ine digital naa tesiai enkisuma enye ore etiu nejia ore taata ena kisuma e technology naa kelo naa ailepunyie nelo sii aiteng'en inkera tombaa napaasha amu ore taata kuna mashinini enaa nidolta naagira kuna kera aitumiyia naa kepuo naa atumore arashu atum atodol imbaa napuoito dukuya te internet netumoki sii kuna kera uh anotore iltung'anak lopaasha naa eimu enkoitoi ake internet netumoki atayiolo inkoitoi napaasha eimu ake ena oitoi e internet ake neku ore taata ena naa embaye sidai oleng' naasita sirkali naa ayakikisha ajo ketumito naa inkera imasaa enye e digital tosukulini ore sii aitoki ore taata kuna masaa naa kepuo ailepunyie enkisuma oleng' tolosho amu ore taata kuna masaa naa iyasishore poki kata tiang arashu tesukuul neku indim ake enkerai anoto esiai ino esukuul nindim ataasa poki kata.

Ore taata entoki nadamu nabu tanadol ena siai naa kadamu eramatare oshiake iauluo amu ore taata enaa enikidolta tene naa ketii intare enewueji intare ekerra neshula onkineji negira eramatare aendeleya tialuo naa ore etiu nejia ketii enkerai arashu enkiti ayioni naibung'ita enkine nore ibung'ita enkine naa kajo kelepitoi ena kine naa peyie etumi kule ore taata embaye nanyorr nanu tenewueji oleng nore taata ena ramatare ontare naa eramatare naata faida oleng too towojitin ara napaasha amu ore taata kuna tare nekintaiki orchala lino ore ilo shala naindim aawa olchamba lino arashu imirr ninye ilo shala ore aetoki ore taata kuna tare inonok teneisho naa tenemiyata kule naindim ake atalepo kuna tare nitumutumu arashu netumi kule naitumiae naa tonkang'itie niarari esiai esumash tiauluo.

Ore taata embaye naitiship nanu tenewueji naa keetae oreyiet ore ele reyiet naa kegira enkare aruko nore taata ena are naa kelo aret iltung'anak lenamurua tombaa napaasha amu ore taata tenibung'a iltung'anak lena murua esiai enkiremore naa mitoki naa aata enyamali enkare amu keetae naa ena are ele reyiet neeku kei endelea ake ninche tesiai naa enye enkiremore netum naa anoto inkariak naapik irchambai lenye.

Ore tenewueji, na ketii intokiting napaasha. Ore ang'as, ketii inkujit nanyori oleng, natii naa ena enakop. Ore aitoki, ketii irkeek lotuunoki kumok etuunoki irkeek tenakop oleng, arashu tenaang', etuunoki irkeek kumok oleng. Ore aitoki, nore iltung'anak lena murua arashu olopeny lena wueji, naa keesita enkiremore, idolta ormaisuri tenewoji ele lotubulua pi netubulua pi abulu, ore etiu nejia, naa esiai enkiremore naa ina.

Ore taata embaye nadamu nanu tanadol ena, naa kadamu olale long'uesin naa ore uh ilaleta long'uesin naa ketumi arashu kekumok ninye oleng' tele osho le kenya naa keetae sii te kaunti ang' tenakata anaa te kaunti ang e kajiado keetae olale long'uesin sapuk neetae te kaunti e Narok ore etiu nejia ore kulo aleta long'uesin naa kegira aretisho tonkoitoi napaasha amu ore taata kuna ng'uesin naa keponunui adol iltung'anak loing'ua nkuapi napaasha arashu ilubot pookin olosho amu ore inye enedukuya naa keponu irmusungu ore teneponu taata ilashumpa naa keponu naa kelak peyie edol kuna ng'uesin amu ore taata enaa tolosho le kenya naa keetae inoshi ng'uesin imiet sapukin aa orng'atuny aa emuny olarro neetae orkanchawoi onkulie ng'uesin kumok ore neeku ore ena naa keyau faida sapuk oleng' arashu inkauntini natii kuna ng'uesin natii kulo aleta nokuna ng'uesin.

Ore taata tanadol nanu enabaye arashu tenadol entoki naloto dukuya tene naa kadamu enkata eowoshoto enkulupo amu ore oshi eoshi arashu tenenyei aosh lenkuko, naa keyau keetae intumoritin napaasha oompatii napaasha. Ore etiu neja ore taa ena nikidolita tene, enotote iltunganak kumok te ntumo ainining' naa olarikoni lenye arashu olarikoni loyeu ninche arashu ainining' ake iyie olarikoni oba anaa loewuo emurua enye, peyie eyiolou naa neinining' ajo kakwa rretot ake elo ale ilarikoni ayaki teneaku naa etegelutwa kulo tunganak.

Wore taata toomuruain naapaasha, arashu ninye temurua ang', naa keetae kuna sipitalini naa eautua naa counti peyie eret iltunganak, tesiai naa oomoyiaritin. Wore taata temurua ang', naa keetae enkiti arashu dispensary naijo ena, naa wore taata etiu nejia, etaa wore tenemoi ninye oltungani esaa naba enaa nemeningito ake esidai, aa kewarie ashu dama, naa kesieki ele tungani atum eretoto amu keetae naa isipitalini temurua. Wore taata aitoki, itumoki naa oltungani ainoto eretoto tesiokunoto, nitum embaare ino, nitum irkiek naa loibooyo imoyiaritin naapaasha. Neeku wore taata isipitalini naijo kuna neetuo aaret iltunganak toomuruain oleng', amu etaa ninye kereti iltunganak, nitengeni dii ninye toonkoitoi naapaash peemetum imoyiaritin naapaasha naijo naayau enkijape, arashu naijo naayau enkare oloiterio. Wore si aitoki, wore taata naa kepuo taata kuna sipitalini aaret iltunganak amu milak iropiyani naa tenelo ninye nilak naa inkutik ake ropiyiani kipoi aitalak.

Ore taata embaye nagira aasa tenewueji arashu naloito dukuya naa keetae kuna kera natii darasa arashu natii sukuul naa aisuma ore etiin kuna kera darasa aisuma kegira taata aitumia imasaa e technology arashu ine digital naa tenkisuma enye ore etiu nejia ore taata kuna kera naa kepuo ai aatum eretoto sapuk eimu kuna mashinini naa e digital amu kepuo kuna kera atum enkae ng'eno naimu naa kuna masaa ore aetoki ore taata kuna kera naa kepuo naa atum anotore iltung'anak lopaasha lonkutukie napaasha loing'ua iwuejitin napaasha eimu naa kuna mashinini neeku kepuo taata kuna kera atum enkae ng'eno natum ninye airorie iltung'anak te internet netum intokiting napaasha arashu imbukui ninye napaasha te internet naa ore teina kata nentoki ena nagira taata ailepie enkisuma tesapuk oleng.

Ore taata Eton ieitu ees oltung'ani ena bae arashu ena siai naa ketii intokin naifaa niyiolou oltung'ani amu ore taata ena enikidolita keetae kulo shumai logira apejoki tenkoitoi ositima naa ore ena enikidolita imilankoni egirai aitobir tene kuna milankoni naa olchumai. Naa ketii ibaa naa nare naji niyiolou oltung'ani Eton eitu iteru ena siai amu ore ena siai neme esiai nalelek kale kelelek teniyata eng'eno naa naipirta ena siai. Ore taata ibaa naa are niyiolo naa keyeu niyata olchumai loino kulo ore aitoki keyeu niyata ositima pitumoki naa atapejoki kulo shumai eneweji nitumoki naa anoto niyeu sii niyata eng'eno naipirta ena siai.

Ore tataa tenewueji, naaore entoki nanu nadamu tenadol enabaye naa tenalo oshi sokoni naji arashu olduka alo naji alo ainyang'u inkilani. Naore tenaata tenilo oltung'ani nailo naa nitum olamirani lookuna kilani anaa neenidolita tene, ketii iltung'anak keetai ele duka sapuk ashu ena sokoni sapuk tena murua, ore eetai naake emiritai arashu keetai ildukai loopaasha loomirr intokitin naapasha. Ore teneija, ore tata tene naakeetai enkiguana nah naloito dukuya tiatua enewueji tolainyang'ani olamirani naa tene okuna kilani, amu ore taata olainyang'ani naa tenelotu ol olainyang'ani loijo ele naakeng'as aikilikuanu bei arashu naa esiaina oropiani naa namiri ena kila, ore teneikilikuanu nelikini . Ore tene tenemiata nena ropiani naindim ake ataaru aibagaina piitumokiki naa atoning'unoto.

ore taata entoki nadamu naa erushata apa nati sukuul omasaa apa nagira aitumia anaa kuna masaa e technology neyiolou kuna masaa naagira serikali ayau ele osho le kenya. naa ketum dupoto tenebo o ngeno tenkaraki naa keretisho esiai e teckonologia oleng

Ore taata entoki nadolta tenewueji, naa ore kuna naa iropiyiani olosho lang' naa le kenya ore kuna ropiyiani naa enchata ore taata nabo naa enchata oro oropiyiani e kenya ore etiu nejia naa ekiyata esiana oropiani tene nabaya akeyie inkeek tomon. nore kuna ropiyiani naa indim naaji oltung'ani aitumiyia tombaa napaasha anaa naaji indim aitumiyia kuna ropiani atalakie sukuul indim aitumiyia kuna ropiani aiterunyie biashara indim akeyie aitumia kuna ropiyiani te pooki nyamali naba anaa eniyata oltung'ani arashu tepooki nyamali naa naba ana nabaiki iropiyiani inonok.

Ore taata ena siai naa esiai sapuk oleng' tenkop, arashu ninye tolosho le kenya amu ore taata enaa enidolta tenewueji naa keetae ore ang'as ketii orchamba lotii enewueji noore ele shamba naa ketii impuka kuna naa naji sukuma nore etiu nejia nore taata tele shamba naa kegirae aing'uraki inkoitoi arashu enkoitoi naitororie abukokinyie enkare enkoitoi nalelek arashu teleleki nore taata ore olopeny lele shamba neyawua naa oltung'ani loyiolo ena siai enkare arashu orpaipi petumokini naa aitumiyia kulo paipi atipikie enkare olchamba ore taata neimu iltung'anak arashu olturrur le smart link remix accessories ore ilo turrur naa keret arashu ninye inyiang'unyie irpaipi naa nelotu o obo naa loo lelo lilo duka alotu naa apik lolo paipi petumoki naa kulo paipi atipik olchamba enkare.